Arĩmi a mĩgũnda mĩnini makoragwo na ũritũ wa kũhũthĩra mĩtambo ya gũitĩrĩria maĩ ya gwĩtwarithia nĩ tondũ thogora wa kũgũra mĩtambo ĩno na kũhota kũmĩkĩra na kũhota kũmĩkĩra thĩiniĩ wa mĩgũnda yaku, na ningĩ kũhota gũtungata mĩtambo ĩno ĩrĩ igũrũ mũno ũndũ atĩ irio iria arĩmi aya mararĩma, itingĩhota gũcokia thogora ũrĩa wagũĩkĩra mĩtambo ĩrĩa na kũmĩgũra oro hamwe na thogora wa kũmĩmenyerera.

Nĩguo gũtua itua rĩa njĩra ĩrĩa ũkũhũthĩra gũitĩrĩria mũgũnda waku wa mbembe maĩ, wĩta mũrĩmi he maũndũ marĩa ũroraga na ũgana wa mũgũnda waku. No njĩra ĩrĩa njagĩrĩru mũno nĩ njĩra ya kũhũthĩra sprinker tondũ sprinker ndĩrĩ goro gwĩkĩra thĩiniĩ wa mũgũnda waku, ningĩ sprinker nĩ ĩhuthĩkaga gũitĩrĩria maĩ handũ haraya ĩkĩringithanio na njĩra ici ingĩ iria irĩ goro.

Njĩra irĩa niĩ hũthĩraga kũiga maaĩ mũgũnda-inĩ wakwa niĩ, nĩ njakĩte ndemũ kana nĩ nyenjete ndemũ cia gũtega maaĩ hĩndĩ ya mbura. Ndemũ icio ciakwa nĩ citegaga maaĩ maingĩ na maaĩ maya nĩ mandeithagia mũno na magakorwo marĩ maiganu hĩndĩ ĩrĩa riũa rĩarĩte na ngona maaĩ mega na maiganũ ma kũhũthira hĩndĩ ĩyo ya riũa.

Njĩra ĩrĩa niĩ hũthĩrĩte kũiga maĩ thĩinĩ wa mũgũnda wakwa, niĩ nĩ njakĩte kana nĩ nyenjete ndemu irĩa citegaga maĩ hĩndĩ ya mbura. Na ndemu icio nĩ itegaga maĩ maingĩ, maĩ marĩa mahotaga kũndeithia hĩndĩ ya riũwa. Ũguo niĩ ndĩthĩnĩkaga rĩrĩa kwara nĩ tondũ maĩ mau nĩ matuĩkaga ma kũigana harĩ mũgũnda wakwa.

Arĩmi mahũthagĩra njĩra ĩtiganĩte cia Kũiga maaĩ niguo kũhũrana na thĩna wa wagi wa maĩ hĩndĩ ya ĩmera cia rĩũwa. Njĩra ici nĩ ta; wenji wa ndobori, arĩmĩ amwe nĩmenjete nduburi thĩiniĩ wa mĩciĩ yao kana thĩiniĩ wa mĩgũnda yao. Angĩ nĩmahũthagĩra ndemu gũtega maaĩ marĩa maraikoroka hĩndĩ ya mbura, nangĩ makahũthĩra gatero nĩgetha kuhota gũtega maaĩ marĩa marĩ mabatiinĩ, na magaigwo thĩiniĩ wa marima nĩgetha. Nĩgetha hĩndĩ ya rĩũwa mũrĩmi ndagatuĩke wa gũtangika .

Nĩgũo kũmenya mahinda na maita ma kũhe mĩmera ta thũkũma na thibinanji maaĩ, no mũhaka mũrĩmi amenye maũndũ ta maya: Wambere; mũthemba wa tĩĩri ũrĩa ahandĩte thibinanji na mathũkũma make thĩinĩ wagũo. Ũndũ wa keerĩ no mũhaka agĩe na ũtaũkũ wa rĩera rĩa kũrĩa aikaraga. Na ũndũ ũngĩ wa gatatũ ingĩũga, no mũhaka amenye wagĩrĩrũ wa njĩra ĩrĩa arahũthĩra ya gũitĩrĩria maaĩ thĩinĩ wa mathũkũma make kana thibinanji ciake.

Njĩra ya kũhũthĩra mĩberethi ĩrĩa ĩtwaraga maaĩ ĩtakũhũthĩra mũndũ na ĩgaitĩrĩria maaĩ o thĩinĩ wa gĩtina kĩa mũmera njĩra ĩyo nĩyo njagĩrĩru mũno nĩ tondũ nĩ ĩhũthagĩra maaĩ manini ĩkĩringĩthanĩo na njĩra icio ingĩ ciothe cia gũitĩrĩria mĩmera maaĩ. Nĩ tondũ maaĩ mathiĩyaga oro gĩtina-inĩ kĩa mũmera. Matitĩkaga kũrĩa kũngĩ matarahũthĩka no maĩtĩkaga o gĩtina-inĩ kĩa mũmera.

Mahũthĩro ma maĩ na mabataro ma wĩitĩrĩria wa maĩ harĩ mũthemba wa mũmera kũringanaga na, wambere; mũnyuĩre wa mũmera wa maĩ, tondũ kũrĩ mĩmera ĩnyuwaga maĩ mũno ĩkĩringithanio na mĩmera ĩrĩa ĩngĩ. Ũndũ wa kerĩ nĩ mũtere wa mũmera wa maĩ kũhĩtũkĩra mathangũ maguo. Na ũndũ wa gatatũ ingiuga nĩ mũthemba kana mĩthemba ya mĩrĩta ya mũmera ũrĩa ũraitĩrĩrio maĩ.

Wũitĩrĩria wa maaĩ na njĩra ya kwarahia maĩ mĩgũnda, nĩ ũhũthagĩra maaĩ maingĩ mũno, ũkĩringanio na njĩra iria ingĩ ciothe cia gũitĩrĩria maaĩ, thĩiniĩ wa mũgũnda. Na maaĩ maya maingĩ mamo, matikoragwo magĩteithia mĩmera, ĩndĩ makoragwo makĩũrĩra nĩ tondũ matithiaga hakuhĩ na mĩrita ya mĩmera. Kwoguo njĩra ĩno nĩ ĩkoragwo na witangĩki mũingĩ mũno wa maaĩ, ũkiringithanio na njĩra ingĩ.